Ũngĩrora mbica ĩno wega, nĩ ũgũkorwo ũkĩona andũ maiga ũna maikarĩire mĩtambo ya computer, na kumana na mĩhũmbĩre ya andũ aya kana anake aya, nĩ ũkuona atĩ aya nĩ arutwo a wa ma cukuru wa thekondarĩ. Na haha hena arutwo arĩa makoretwo mekĩrĩte mehumbĩte uniform na hena mũndũ ũngĩ ũrũgamĩte, no mũndũ ũyũ ndaroneka ta ehumbĩte uniform, kuonania atĩ ũyũ no akorwo arĩ mwarimũ wao wa gĩthomo gĩkĩ gĩa computer. Kaingĩ gĩthomo gĩkĩ gĩkoragwo gĩkĩheanwo gĩkĩro-inĩ gĩ thukuru wa thekondarĩ, na nĩguo mũndũ atuĩke mwarimũ wa gĩthomo gĩkĩ nĩ akoragwo agĩthiĩte cukuru wa mathomo ma igũrũ nĩguo twĩtaga colleges kana universities nĩguo mũndũ agagĩka kĩgeranio ũgakĩheo marũa nĩ thirikari. Marũa marĩa angĩkorwo akĩandĩkwo nĩ cukuru kana kamĩtĩ ya kwandĩka arimũ nĩguo akorwo akĩheo wĩra mathekondarĩ-inĩ kana gũkorwo e mwarimũ thukuru-inĩ wa thekondarĩ. Gũkorwo ũkĩrĩ mwarimũ wa gĩthomo gĩkĩ mũndũ nĩ akoragwo abataire kwĩrutĩra gũthoma na gũkorwo akĩnyita maũndũ marĩa egũthiĩ gũthomithia kĩrathi-inĩ. Kaingĩ no nginya ũkorwo nĩ ũĩ kwaria mbere ya andũ, tondũ rĩmwe nĩ ũgũkorwo ukĩrũgama mbere ya kĩrathi gũkorwo ũkĩarĩria arutwo. Na nĩguo arutwo makorwo makĩnyita kĩrĩa ũrauga no nginya ũkorwo ũkĩaria ta mũndũ ũtaretigĩra gũkorwo arũgamĩte mbere ya andũ rĩrĩ.

Warora mbica-inĩ ĩno nĩ ũrakorwo ũkĩona atongoria ngũrani ngũrani. Atongoria arĩa marĩ haha wa mbere nĩ mũtongoria wa bũrũri wa kana wa bũrũri wa Kenya wĩtagwo Mũigai wa Kenyatta. Na mũtongoria ũyũ nĩ akoragwo akĩganwo nĩ maũgarũrũku marĩa anarehera bũrũri rĩrĩa arĩ mũtongoria wa bũrũri. Wa mbere nĩ akorirwo akĩrehe gĩthomo gĩa burĩ gĩa cukuru wa mathomo ma igũrũ, nĩkĩo twĩtaga yunivasĩtĩ. Wa kerĩ nĩ akorirwo agĩĩkĩrĩra andũ thitima na kwoguo icagi irĩa itarĩ na thitima hĩndĩ ĩyo ya tene, nĩ ciakorirwo cikĩoneka gũkorwo cikĩheo thitima. Na kwoguo ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩrehe ũkũria mũno thĩiniĩ wa icagi. Mũtongoria wa kerĩ nĩ ũrĩa mũthuri wĩtagwo Najib Balala. Najib Balala arĩ mũtongoria kana arĩ minister thĩiniĩ wa thirikari ya mũtongoria wa bũrũri Ũhuru Mũigai wa Kenyatta. Mũtongoria wa gatatũ nĩ mũtumia wĩtagwo Charity Kaluki Ngilu. Na ũyũ mũtumia arĩ Gavana wa kaũntĩ ya Kitui. Na wa mũico haha nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa Mũigai wa Kenyatta na mũnini ũyũ nĩwe wĩtagwo William Samoei Ruto. Na William Samoei Ruto kwa ihinda rĩrĩ nĩwe mũtongoria wa ihinda rĩri wa bũrũri wa Kenya. Nĩ akoretwo akĩmenyeka na maũndũ maingĩ moru, na aikari a bũrũri magakorwo makĩoneka matikũmwenda. Nĩ gũkorwo ũrĩa aratongoria bũrũri gũtirakorwo gũgĩkenia andũ aingĩ arĩa makoragwo ma...

Mbica-inĩ ĩno rĩ, nĩ ndĩrakorwo ngĩona nyũmba ithatũ ciakĩtwo na indo ngũrani ngũrani. Nyũmba ya mbere nĩ ĩrĩa ĩgĩakĩtwo na mahiga na ĩgakorwo ĩgĩkorogwo wega na nyũmba ya kerĩ nĩ nyũmba ĩgitĩtwo na maratathi no mwena ũmwe nĩ ĩkoretwo ĩkĩgitwo na ndoro. Nyũmba ya gatatũ ĩrĩa ĩronekana mbica-inĩ ĩno nĩ nyũmba ĩgitĩtwo na mabati mĩena yothe na ĩgakorwo ĩgĩkorogerwo na thĩ. O ningĩ harĩa mũico-inĩ wa mbica ĩno nĩ ndĩrakorwo ngĩona mũgũnda, na mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ hakoretwo hakĩhandwo mĩmera ta mboga. Na mũico-inĩ biu biu nĩ ndĩrakorwo ngĩona mĩtĩ, kuonania atĩ gĩcigo gĩkĩ kĩonanitio haha nĩ gĩcigo gĩkoragwo gĩkĩona mbura. Nĩ tondũ mbura nĩ ĩbatarĩkanaga gũkorwo ũgĩkũria mĩmera yaku, ta mĩmera ĩrĩa ĩkũrĩtio haha na nĩyo mboga. O ningĩ, kũringana na mĩako ĩno no ĩkorwo atĩ nyũmba ĩmwe nĩ nyũmba ya gũkorwo ĩkĩiga mahuti. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ũkoneka atĩ arĩa marakorwo magĩikara mũciĩ-inĩ ũyũ nĩ andũ a gĩkĩro gĩa gatagatĩ. Kuonania atĩ andũ aya ti atĩ nĩ andũ atongo, no ningĩ ti atĩ nĩ andũ mena thĩna ũguo. Andũ aya makoneka kuumana na mũgũnda ũrĩa wao ũrĩa mahandĩte mboga, nĩ marakorwo makĩhota kwĩhe irio na ningĩ mboga ndũngĩhota gũkorwo ũkĩrĩa ciothe. Na rĩrĩa wendia imwe nĩ ũkoragwo ũkĩona mbeca, na mbeca icio nĩ ikũhotithagia kũhingia mabataro maku ma o...

Ũndũ ũyũ, nĩ ũrĩa wĩtagwo wĩ ũndũ wa mohoro kana aya nĩ andũ kana amemerekia a mohoro marakorwo makĩonekana mbica-inĩ ĩno. Na gwĩka ũndũ ũyũ, mũndũ nĩ akoragwo agĩthĩe thukuru, thukuru ũrĩa ũkoragwo ũgĩthomithania mũno maũndũ ma ũmemerekia na wandĩki wa mohoro. Rĩrĩa mũndũ arathoma ũndũ ũyũ nĩkoragwo agĩbatara mĩtambo ya camera na mĩtambo ya kuoya thauti na nĩguo ũkorwo ũgĩthoma ũndũ ũyũ nonginya ũkorwo ũthĩĩte thukuru na rĩu thukuru-inĩ ũyũ, nĩ ugũkorwo ũkĩingĩra kĩrathi. Waingĩra kĩrathi nĩũgũkora mwarimũ na mwarimũ ũyũ nĩagũkuonia maũndũ marĩa ũbataire nĩgũo ũkorwo ũgĩbundithia kũruta ũndũ ũyũ. Wambere nĩ gũkuonia ũrĩa mũtambo ũyũ wa camera ũkoragwo ũkĩigĩrĩrwo, ũkoragwo ũgĩakio na ũrĩa mũndũ akoragwo akĩoya mbica wega nĩguo mbica iria aroya cigakorwo cĩkĩoneka wega atĩ, mbica ĩrĩa aroya nĩ ĩronania kĩndũ kĩrĩa aroya wega na ningĩ, mbica ĩyo, nĩ ĩrakorwo ĩgĩtwarana na mũgambo ũrĩa mũndũ ũyũ arakorwo akĩoya mbica-inĩ ĩyo. Kwa ũguo gwĩka ũndũ ũyũ nĩ gũkoragwo mũndũ erutĩre na ngoro yake tondũ ti andũ aingĩ makoragwo makĩhota kũrĩkia irathi ici iria ikoragwo ikĩheanwo mathukuru-inĩ ma ũmemerekia. Na ũguo gũbundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ no nginya ũkorwo wĩ mũtaaramu, we wĩ mũtaaramu na nĩ ũhĩgĩrĩire ũhoro-inĩ wa maũndũ ma ũmemerekia na gũthondeka.

Haha kũringana na niĩ, kana kũrĩngana na ũrĩa ndĩrona mbica ĩno, ũyũ nĩ mũrĩmi ũrĩa ũroneka nĩ mũrĩmi wa ngũkũ, tondũ thutha wake nĩ ndĩrona tũnyũmba tũrĩa twakĩtwo. Na kũringana na ũrĩa njũĩ tũnyũmba tũtũ tũkoragwo twakĩtwo twa ngũkũ cia matumbĩ. Mũrĩmi ũyũ tarĩngĩ hihi nĩ gũkorwo arakorwo agĩtarĩria mũndũ, mũndũ ũrĩa wamũhũraga mbica agakorwo akĩmũtarĩria hihi ũrĩa akoragwo akĩrĩma kana kũrĩithia ngũkũ ciake, maũritũ marĩa akoragwo agĩkorana namo rĩrĩa arakorwo akĩrĩithia ngũkũ ciake. Haha nyũmba-inĩ ĩno nĩ ndĩrakorwo ngĩona tũnyũmba tũtũ, nĩ tũnyũmba tũrĩa tũkoragwo tũkĩiga ngũkũ. Na ngũkũ iria cikoragwo cikĩigwo haha nĩ ngũkũ cia matumbĩ na kaingĩ cikoragwo cigĩtwo ngũkũ nyingĩ makĩrĩa ma ngũkũ igana he kanyũmba kamwe. Mũthemba ũyũ wa ũrĩmi nĩ ũkoragwo na kĩguni kĩnene harĩ mũrĩmi nĩ tondũ ndakoragwo agĩbatara nyũmba nene ya gũkorwo akĩiga ngũkũ ciake na rĩrĩa mũrĩmi ena kanyũmba kanini, aka tũnyũmba twa mũthemba ũyũ, no akorwo akĩrĩithia ngũkũ makĩria ma ngiri ĩmwe, harĩ kanyũmba kanini mũno. Na kwa ũguo mũthemba ũyũ wa ũrĩithia nĩ ukoragwo na kĩguni kĩnene kũrĩ andũ arĩa makoragwo magĩikara mataũni-inĩ na arĩa matarĩ na mĩgũnda mĩnene. Kwa ũguo rĩrĩa mũndũ akorwo agĩaka nyũmba, tuge nĩ kanini no nĩ kanyũmba gakoretwo ge karaihu na igũrũ no akorwo akĩrĩithia ngũkũ nyingĩ tondũ ngũku icio citirabatara warĩe no cirabatara gũkorwo nyũmba.

Niĩ ndĩ ta mũndũ wa rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ kĩndũ gĩkĩ kĩronekana haha tũkoragwo tũgĩgĩta mĩgoma. Na mĩgoma ĩno kana mahiũ maya nĩ mahiũ makoragwo makĩrĩithio me ma nyama, no gũkĩrĩ arĩa makoragwo makĩmarĩithia marĩ mahiũ ma iria. Gĩcigo-inĩ gĩakwa kũrĩa gũtakoragwo na mbura nyingĩ, mahiũ maya nĩ makoragwo makĩendekana mũno tondũ matikoragwo makĩhinyĩrĩrio nĩ kwaga mahuti. Na rĩrĩa mahiũ maya maga mahuti mũno nĩm akoragwo makĩhamba mĩtĩ na magakorwo magĩtwa mahuti macio kwa ũguo matibaraga gũkorwo atĩ makĩrĩa nyeki ĩrĩa ĩkũraga thĩĩ .Na rĩrĩa kwaga kura gwa kahinda karaya rĩrĩa nyeki yoma mahiũ maya matikoragwo makĩhinyĩrĩrĩka, na ũguo mũrĩmi rĩrĩa akorwo akĩrĩithia mahiũ maya ndangĩkorwo agĩthĩe hathara mũno rĩrĩa gwakorwo gũkĩara riũa inene. Oho, nĩ tondũ mahiũ maya matikoragwo na wĩra mũingĩ wa kũmarĩithia, nyama cia cio nĩ ikoragwo ikĩendeka mũno thĩiniĩ wa icagi na thĩiniĩ wa mataũni kwa ũguo rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩriithia mahiũ maya wambere nĩ egũkorwo akĩendia nyama cia cio na akorwo akĩona mbeca cia gũkorwo akĩhingĩa mabata make ma o mũthenya. Wa kerĩ, nĩ akoragwo akĩona iria, iria rĩrĩa rĩkamagwo mahiũ-inĩ maya nĩ rĩkoragwo rĩ iria imata kuonania atĩ rĩrĩa wakorwo ũgĩkama ona okorwo nĩ karia kanini nĩ ũgũkorwo ũkĩruga cai mũmata na karia kau kanini.

Haha mbica-inĩ ĩno nĩndĩrakorwo ngĩona athuri kana tũmete anake erĩ, arĩa manyitĩte mbeu kana ĩrĩa tũĩtaga mĩũngũrwa. Ona gũtuĩka kũringana na mbica ndingĩhota kũmenya nĩ mĩũngũrwa ya mĩmera ĩrĩkũ ĩrĩa manyitĩte, no ngorwo ngĩtarĩria indo iria ibatarĩkana nĩguo gũkorwo ũkĩhanda mĩũngũrwa yaku. Ona ningĩ no hote gũtarĩria ũmenyo ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩbatara nĩguo kũhota kũhanda mĩũngũrwa ĩno yaku. Wambere no nginya ũharĩrie gacigo ka mũgũnda, na gacigo gaka kaingĩ gakoragwo gagĩtwo natharĩ. Haha nĩ ũkoragwo ũkĩharĩria tĩri waku ũkaũruta makũmbũrũ na ũgakorwo ũgĩtiga tĩri wĩ mũhinyu biũ. Tĩri ũyũ rĩrĩa wakorwo ũkĩhinya nĩũkoragwo ũgĩitĩrĩria maaĩ. Na rĩrĩa gacigo kau kaihũga nĩ ũkoragwo ũkĩhanda mbeũ yaku na rĩrĩa wahanda mbeũ yaku nĩ ũkoragwo ũgĩeterera gwathikũ cia kahinda kana thikũ cia mbeũ icio gũkorwo ikĩmera. Na rĩrĩa mbeũ icio ciakorwo ikĩmera ciaruta mahuti kana mathangũ hihi merĩ kana matatũ nĩcio tũkoragwo tũgĩta mĩũngũrwa. Na mĩũngũrwa ĩno kaingĩ nĩguo ĩkoragwo ĩkĩoywo ĩkarutwo haha gacigo-inĩ gaka ka mũgũnda ĩgakorwo rĩu ĩgĩtwarwo mũgũnda-inĩ mũnene kũrĩa ĩgũkorwo ĩkĩhandwo nĩguo ĩkorwo ĩgĩkũra hena nabathi. Kwa ũguo kũringana naniĩ nĩ ũkoragwo ũgĩbatara gacigo kanini ka mũgũnda, ũgakorwo ũgĩbatara mbeũ, ũgakorwo ũgĩbatara maaĩ ma gũkorwo ũgĩitĩrĩria mĩũngũrwa ĩyo.

Kũringana na mbica ĩno ĩrĩa ndĩrakorwo ngĩrora haha, nĩndĩrona mahiũ maya marĩa metagwo ng'ombe, na ng'ombe harĩ mĩciĩ mĩingĩ thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa nĩyo mahiũ marĩa makoragwo kaingĩ magĩkoragwo makĩigĩtwo nĩ arĩmi. Na ningĩ ũndũ ũyũ kana wĩiga wa ng'ombe nĩ ũkoragwo ũkĩigwo nĩ arĩmi aingĩ, tondũ wa mbere ndũkoragwo ũgĩbatara gũkorwo mũndũ atĩ ena nabathi nene. Rĩrĩa mũndũ aiga ng'ombe nĩakoragwo agĩaka kaugũ, na kaugũ nogakorwo kena nabathi nini o harĩa mahiũ magũkorwo makĩrĩra mahuti na harĩa ĩgĩkorwo ĩgĩkoma. Mahiũ maya kaingĩ nĩ makoragwo makĩigwo mema iria kana me ma nyama, tarĩrĩa mahĩũ maya maigwo marĩ ma nyama makogwo magĩtwo mahiũ ma ndume, na ndũme ici kaingĩ mũrĩmi nĩ akoragwo agĩcihe irio na rĩrĩa ciakorwo igĩkinyia ũritũ wa kiro fulani nĩakoragwo agĩkĩendia harĩ athĩnji. Athĩnji aya nĩmakoragwo makĩrĩha arĩmi acio mbeca rĩrĩa, na nĩguo mũndũ akona mbeca cia gũhingia mabataro make. O ho, rĩrĩa arĩmi aya maiga mahiũ maya me ma iria mũrĩmi nĩ akoragwo agĩkama rĩngĩ tũge rũcinĩ na hwa-inĩ, agagĩkorwo agĩtwara iria rĩake kũrĩ arĩa maragũra. Na iria rĩrĩ nĩ rĩhũthĩkaga gũkorwo rĩgĩthondeka tũnyamũ tũingĩ, na tũnyamũ tũtũ nĩtuo tũkoragwo tũkĩendio nduka-inĩ. Na rĩrĩa twendio nduka-inĩ mũrĩmi nĩ akoragwo akĩrĩhwo, na rĩrĩa arĩhwo, nĩagũkorwo akĩhota akĩhingia mabata...

Ndarora mbica ĩno na kinyi mũno rĩ, nĩ ndĩrakorwo ngĩona andũ kana athuri maikarĩte mathingukĩirie metha. Na kũringana na ũrĩa maikarĩte nĩ gũkorwo atĩ gĩkĩ nĩ ta kĩũngano. Na ciũngano ici kaingĩ cikoragwo cithondekeirwo aruti a wĩra a thirikari, na andũ aya nĩ makoragwo magĩtũmwo ciũngano-inĩ, hihi gũkorwo magĩthoma maũndũ marĩa mabataraga gũkorwo magĩĩka rĩrĩa me mawabici-inĩ ma thirikari. Kaingĩ ũkoraga andũ arĩa me ciũngano-inĩ ici nĩ aruti a wĩra a thirikari. Na aruti aya a wĩra a thirikari rĩrĩa matũmwo ciũngano ta ici, nĩ makoragwo makĩrĩhwo mbeca mũthenya ũcio, kuongerera harĩ mũcara ũrĩa makoragwo makĩrĩhwo o mweri. Wa kerĩ no njuge to aruti a wĩra a thirikari makoragwo me ciũngano-inĩ ici, ona ataaramu a maũndũ matiganĩte matiganĩte, nĩ makoragwo magĩcemania na hihi magagĩkorwo makĩrana maũndũ marĩa magĩkoretwo magĩĩka ũtaaramu-inĩ wao, kana maũndũ marĩa makoretwo magĩthoma. Na haha, mũndũ ũrĩa ũkĩte nĩ akoragwo rĩrĩa ainũka mũico-inĩ wa gĩthomo gĩkĩ, nĩ akoragwo akĩmenya maũndũ ngũrani ngũrani marĩa ataroĩ. Na agakorwo akĩinũka arĩ mũndũ mũthomu, hihi agakorwo akĩinũka arĩ mũthomu maũndũ marĩa ataroĩ. Kana hihi agakorwo akĩongerera gĩthomo harĩ ũtaaramu ũrĩa wake ũrĩa akoretwo agĩthoma hakuhĩ.

Mbica ĩno ndĩrakorwo ndorete haha nĩ mbica ĩmwe thaka mũno, tondũ nĩ ndĩrakorwo ngĩona matunda mwanya mwanya. Na matunda maya nĩ matunda makoragwo makiuma mĩgũnda-inĩ ya arĩmi. Ta gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ tũkoragwo tũkĩrĩma matunda maingĩ marĩa ndĩrona haha. Itunda rĩa mbere tũkoragwo tũkĩrĩma nĩ itunda rĩa irigũ. Na kaingĩ irigũ rĩrĩa rĩahandwo, nĩ rĩoyaga kuma ta mĩaka ĩĩrĩ ũguo rĩngĩkauma kũhandwo, nĩguo rĩkorwo rĩkĩgethwo. Itunda rĩa kerĩ ndĩrakorwo ngĩona haha nĩ icungwa. Na icungwa nĩ itunda rĩkoragwo rĩkĩhandwo mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa na itunda rĩrĩ rĩtioyaga kahinda kanene gũkorwo rĩgĩkũra. Na rĩrĩa rĩakũra nĩ rĩkoragwo rĩkĩendio na mũrĩmi agagĩkorwo akĩona mbeca ciake cia mabataro ma o mũthenya. Itunda rĩngi ndĩrona rĩ haha, nĩ itunda rĩa ibabaĩ na itunda rĩrĩ ona gũtuĩka nĩ rĩikaraga mũno rĩngĩgakũra, nĩ itunda rĩmwe rĩendetwo mũno. Na rĩrĩa mũndũ kaingĩ arwara athiĩ thibiarĩ, na rĩrĩa ndagĩtarĩ arora ona atĩ ũyũ nĩ mũrimũ ũtabataire kũheyo ndawa, nĩ akoragwo agĩgũtũma he ndagĩtarĩ ũrĩa twĩtaga ndagĩtarĩ wa mĩrĩĩre. Ndagĩtarĩ ũyũ wa mĩrĩĩre nĩ akoragwo agĩkwandĩkĩra ũkorwo ũkĩrĩa matunda mwanya mwanya. Koguo matunda marĩa me haha nĩ makoragwo na kĩguni thĩiniĩ wa mĩĩrĩ itu. Tondũ nĩ njũwĩ ndagĩtarĩ nĩ makoragwo moĩ kĩrĩa marakorwo magĩ...

Ndorora mbica ĩni wega mũno-rĩ, nĩ ndĩrona mũtumia ũmwe , mũtumia ũrĩa wĩthikĩire arũgamĩte ngũmba-inĩ cia ndoro na kumana na ngũmba ici cia ndoro na ũrĩa ndĩrona mbica ĩno na haha thutha-rĩ, hena indocia nyũmba iria cikoretwo cigĩtwo nja na ndikuona mũtumia ũyũ tarĩ kwenda endete kũiga indo ciake nja tondũ ndarora mbica ĩno ndĩrona ona ngũmba ici cia ndoro hihi nĩ ngũmba cia thingo iria ciarĩ cia nyũmba ĩrĩa mũtumia ũyũ akoretwo agĩikara na kuonania atĩ nyũmba ĩno yake nĩ ĩkoretwo ĩgĩthario hihi nĩ andũ kana hihi nĩ mbura, mbura ĩrĩa ĩkoragwo ĩkiura icigo-inĩ imwe ĩgakorwo yaingĩha na ĩgakorwo ĩgĩthũkĩria andũ ũikaro wao. Oho no gũkorwo mũtumia ũyũ atharĩirio nyũmba kumana na ngucanio cia mĩgũnda kana kumania na ngucanio cia mĩciĩ na rĩrĩa mĩciĩ yakorwo na ngucanio andũ arĩa mena hinya kaingĩ nĩ makoragwo makĩrehera hathara arĩa matarĩ na hinya kana ũhoti. Magoka makamatharĩria nyũmba ciao nĩguo makorwo makĩmaigata nĩguo makorwo makĩoa mĩgũnda ĩo ĩrĩa megũkorwo magĩaka hihi nyũmba ingĩ cia goro kana makorwo makĩenda kũrrĩma mĩgũnda ĩo. Oho no gũkorwo mũtumia ũyũ atahrĩirio nyũmba nĩ tondũ gĩcigo gĩkĩ akĩte no gũkorwo kĩarĩ mũgũnda wa thirikari na agĩkorwo akĩenderio mũgũnda ũyũ wĩ wa thirikari na rĩrĩa wenderio mũgũnda wa thirikari, thirikari no nginya yũke yoe indo cio na ningĩ ĩgũtharĩrie.

Mwanake ũyũ ndĩrona mbica-inĩ haha akoretwo akĩhũrwo mbica ihinda-inĩ rĩrĩa rĩkoragwo rĩ rĩa kũhanda na thutha wake nĩndĩrakorwo ngĩona kĩragita kana kĩrĩa andũ icigo-inĩ ingĩ metaga gĩtinga na gĩcigo-inĩ gitũ maragita maya makoragwo makĩhũthĩka kũhanda ũũ nĩ kumana na macini ĩrĩa ndĩrakorwo ngĩona haha thutha ĩrĩa ĩgucĩtio nĩ itinga. Ona ũguo kĩrĩa kĩratũma njuge maya nĩ mahinda ma ihanda nĩkũróra ndĩrarora ngona mũgũnda ũyũ nĩ tĩri mũtheri na gũtirĩ kĩndũ gĩkoretwo gĩgĩkũra thĩĩnĩ wa tĩri-inĩ ũyũ kwa ũguo ngona atĩ mwanake ũyũ kana mũthuri ũyũ oyete kĩragita gĩkĩ nĩgũo athĩe akorwo akĩharĩrĩria mũgũnda wake nigũo rĩrĩa aharĩrĩria mũgũnda wake akorwo akĩhanda. Kaingĩ arĩmi arĩa mena mbeca na arĩa mena mĩgũnda mĩnene nĩo makoragwo makĩhũthĩra iragita ta ici gũkorwo makĩharĩrĩria mĩgũnda yao tondũ wa mbere nĩũkoragwo wĩna raithi tondũ andũ arĩa makoragwo makĩhũthĩra iragita ici nĩmakoragwo na mbeca nyingĩ iria makoragwo makĩgũra iragita ici na iragita ici nĩcioyaga thikũ nini mũno kana kahinda kanini mũno gũkorwo ikĩharĩrĩria mĩgũnda ĩrĩa magũkorwo makĩhanda. Ona ũguo arĩmi arĩa mena mĩgũnda mĩnene no matĩrĩ na mbeca cia kũgũra iragita nĩmakoragwo magĩkombora iragita ta ici nĩguo ikorwo ikĩmarutĩra wĩra nagũo magacoka kũrĩha.

Haha ndarora wega nĩndĩrona mũthuri ũmwe, na mũthuri ũyũ nĩaroneka nĩ mũrĩmi na mũrĩmi ũyũ nĩakoretwo agĩkena mũno, na moko-inĩ make nĩndĩrona anyitĩrĩire kabici ĩmwe nene mũno kũonania atĩ kĩmera gĩkĩ nĩgĩkoretwo gĩkĩmwĩtĩkĩra na maciaro make nĩmakoretwo makiuma me mega biu, hihi gĩkĩ gĩgakorwo atĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩa mũrĩmi ũyũ gũkorwo akenete ũguo. Mũmera ũyũ mũrĩmi ũyũ anyitĩrĩire nĩ mũmera ũrĩa tũkoragwo tũgĩta kabici, na kabici ĩkoragwo ĩgĩkũra gwa kahinda ka mĩeri ĩtatũ. Ũrĩa kabici ĩharagĩrĩrio kuma ĩ mbeũ nginya gũkorwo ĩgĩkũra, nĩ atĩ wambere nĩũkoragwo ũgĩthondeka gacigo kanini ka mũgũnda karĩa twĩtaga natharĩ, na gacigo gaka ũgakorwo ũkĩhinyia tĩri, ũgaita mbeũ ciaku, ũgaitĩrĩra maĩ na rĩrĩa maĩ waitĩrĩria mbeũ icio nĩikũraga igakiumia mathangũ merĩ ta matatũ, na haha nĩho twĩtaga mĩũngũrwa, wacoka gũkorwo na mĩũngũrwa ĩno nĩumĩrutaga gacigo-inĩ kau kanini, ũgathiĩ ũkamĩhanda gĩcigo-inĩ kĩa mũgũnda, ũgekĩra ta buti ĩmwe ciraihanĩrĩirie kuma mũmera ũmwe nginya mũmera ũrĩa ũngĩ, na haha mũmera ũyũ nĩukoragwo na bathi. Wakorwo ũkĩhanda nĩwetagĩrĩra mĩeri ĩtatũ, rĩrĩa ũrakorwo ũkĩrĩmĩra na gũkorwo ũkĩhuhĩrĩria ndawa, nĩgũo mĩmera yaku ndĩgakorwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ, kana nĩ tũtambi, na rĩrĩa weterera mĩeri ĩtatu mĩmera ĩno nĩĩkoragwo ĩkĩrĩ ĩgĩkinyĩte ya gũtwarwo thoko na rĩrĩa ũgathiĩ...

Mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona arĩmi erĩ na kumana na mbica ĩno nĩndĩrakorwo ngĩona kwĩna mĩmera ngũrani ngũrani ĩrĩa ĩrakorwo ĩkioneka mbica-inĩ ĩno, na kũringana na kĩria kĩrĩa kĩũrĩtio ũndũ ũyũ ũcenjetie atĩa gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩkuga atĩ kumana na ũcenjia wa rĩera ũrĩa tũrakorwo tũkiona ihinda rĩrĩ, ũrĩmi wa kabici kana iria twĩtaga mboga nĩukoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ mũritũ maingĩ na kumana na maũritũ maya arĩmi makoretwo magĩbatarĩkana gũkorwo magĩũka na njĩra njerũ cia gũkorwo makĩrĩma mĩmera ĩno yao. Wambere, nĩ gũtuĩka atĩ arĩmi mahinda maya tũrĩ mararĩma mĩmera yao kũringana na thoko ũrĩa ĩrathiĩ, na ti ta ũrĩa kwarĩmagwo tene kũringana na mbura rĩrĩa ĩroka arĩmi nĩmakoretwo magĩetha njĩra, kana magĩetha njĩra cia gũkorwo makĩrĩma rĩrĩa kwĩna riũa na rĩrĩa thoko ĩ igũrũ, kwa ũguo mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona arĩmi aya nĩmaigĩte itangi rĩao rĩa maĩ handũ igũrũ, na itangi rĩrĩ nĩ rĩa gũkorwo rĩkĩhe mĩmera ĩno yao maĩ rĩrĩa gũtarĩ na mbura. Na ningĩ ti arĩmi aingĩ makoragwo na ũhoti wa gũkorwo makĩgũra matangi na kwa ũguo gũkorwo makĩrĩma rĩrĩa kwĩna mbura-rĩ , maciaro marĩa makoragwo makĩoneka hĩndĩ ya riũa kaingĩ nĩmakoragwo makĩendio na mbeca cia igũrũ mũno, nĩ tondũ thoko nĩgĩkoragwo ĩgĩbatara maũndũ maya kana irio ici na itironeka kwa wĩingĩ.

Mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona andũ atano, ona gũtuĩka kwa ũma ndingiuga atĩ othe nĩ arĩmi atĩ tondũ nĩmaikarĩte handũ mũganda-inĩ, arĩmi kana athuri aya nĩmanyitĩrĩire tũmatunda tũrĩa ndĩrona manyitĩte moko-inĩ mao, ona gũtuĩka to matunda tu, kĩrĩa kĩragucĩrĩria maitho nĩ mĩũngũrwa ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkũrio haha mbica-inĩ ĩno. Na ngĩrora ngona ĩno nĩ mĩũngũrwa, tondũ nĩ mĩmera mĩingĩ ĩkoretwo ĩgĩkũra gacigo-inĩ kanini karĩa twĩtaga natharĩ. Na mĩmera ĩno kana mĩũngũrwa ĩno ndĩkoragwo ĩgĩkũrio nĩ mũrĩmi hihi akorwo akĩhanda e wika, na kaingĩ rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩhanda mĩũngũrwa ĩno akoragwo akĩenda kũmĩendia kũrĩ arĩmi arĩa matarĩ na ũmenyo wa gũkorwo magĩkuria mĩũngũrwa ĩno. Kwa ũguo ngauga no gũkorwo mũrĩmi nĩ ũmwe haha, na aya angĩ nĩ andũ hihi mokĩte gũkorwo, makĩrora , magĩthoma kana makĩenda kũgũra mĩũngũrwa ĩno, nĩguo mathĩe makahande mĩgũnda-inĩ yao tondũ hihi matikĩrĩ na ũmenyo wa gũkorwo magĩkũria mĩũngũrwa ĩno marĩ aika mĩgũnda-inĩ yao. Kwa ũguo, no ũkorwo wĩ mũrĩmi wĩna gacigo kanini na gacigo gaka handũ ha gũkorwo ũkĩhanda atĩ mĩmera ĩrĩa ĩkũihũra, ũgakorwo ũkĩhanda mĩũngũrwa, na mĩũngũrwa ĩno nĩyo ũrĩkoragwo ũkĩenderia arĩmi arĩa matarĩ na ũmenyo wa gũkorwo ĩkĩmakũria, kana makĩmĩkũria, na rĩrĩa wendia nĩũkoragwo ũkĩona mbeca cia gũkorwo ũkĩhingia mabataro maku ma o mũthenya.

Haha nĩndĩrakorwo ngĩona mũthuri ũnyitĩte nyama na kuoguo ngaũga irio ici iria irakorwo ikĩrugwo nĩ nyama ĩrĩa tũĩtaga nyama ya njino. Rĩrĩa ũrenda kũharĩrĩria irio ici nonginya mũkorwo na mahiũ mũthĩnjĩte kana rĩrĩa ũtarĩ na mahiũ no ũthiĩ ũkorwo ũkĩgũra nyama nduka-inĩ cia nyama kana nĩ iria tũkoragwo tũgĩta nyama cia mbũcerĩ. Wagũra kana wathĩnja nyama yaku wambere nĩ ũbatie gũkorwo ũkĩmĩthambia na rĩrĩa wa mĩthambia ũkamĩiga wega ĩniare maĩ mau ũgakoro ũkĩoya ningĩ mwaki waku ũkawakia ũkawĩkĩra makara ũgakorwo ũgĩakana wega. Rĩrĩa mwaki ũyũ wagwata wega na watiga kũruta kĩhera ũgakorwo ũkĩigĩrĩra rũtara rwaku igũrũ, na rĩrĩa rũtara rũrũ rwaku rwakorwo rũkĩnita mwaki harĩa gabere nĩ ũgũkoretwo watinangia nyama ciaku ũgacitũra ciĩ tũcunjĩ tũcunjĩ ũgacinitithania na kamũtĩ hihi tũcũnjĩ tũtano kana tũtandatũ harĩ o kamũtĩ. ũgacoka ũkoya nyama ici rĩrĩa ũcinitithanĩtie ũgacigĩrĩra rũtara-inĩ rũrũ rwaku rũhiũ ũgacigarũra kahora kahora ũgĩkĩraga gacumbĩ ũkĩiguaga kana nyama ĩno nĩ ĩrakorwo ĩkĩhĩa. Kaingĩ kũharĩrĩria kĩndũ gĩkĩ gũbataraga itha rĩmwe kuma gũkorwo ũgĩthambia nyama na ũgũkorwo ũkĩrĩa nyama kana ũgĩkorwo ũgĩcina nyama ĩno yaku. Nĩ nyama ĩtarĩ ũritũ mũno kũruga na nĩkoragwo yendekete .

Andũ aya marĩ mbica-inĩ nĩmanyitĩte mĩmera ĩrĩa tũkoragwo tũgĩta matharũ, na rĩrĩa mũndũ akorwo akĩenda gũthoma kũhanda matharũ, wambere nĩakoragwo aharĩrĩirie gĩcigo gĩake kĩnini na gĩcigo gĩkĩ kĩrĩa twĩtaga natharĩ, wambaga ũkahinyia tĩri, rĩrĩa wahinyia tĩri ũgakorwo ũgĩkĩra mbegũ ciaku ũkahumbĩka na gatĩri kanini mũno, ũgacoka ũgaitĩrĩria maĩ, ũgeterera kahinda ga ciumia ĩgĩrĩ kana ithatũ, na rĩrĩa mbegũ ici cigũkũra ciume mathangũ merĩ kana matatũ ũgakorwo ũgĩciruta hau, ũgacitwara he mũgũnda mũnene, na rĩrĩa wacitwara he mũgũnda mũnene ũkoragwo ũgĩhanda marima na ũgakorwo ũgĩciiga ũraihu wa mita, kana buti ĩmwe ciraihanĩrĩirie ũraihu wa buti ĩmwe ĩmwe harĩ mũmera ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ. Mũmera ũyũ no ũhandwo na maĩ kana no ũhandwo rĩrĩa kwĩna mbura, kwa ũguo ũrabatara gũkorwo wĩ kũndũ kwĩna ũgunyu wa maĩ. Mĩmera ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ tũtambi na nĩ ĩkoragwo ĩgĩcinwo nĩ mbaa, kwa ũguo mũrĩmi no nginya akorwo eharĩrĩirie gũkorwo akĩhuhĩrĩria ndawa ya tũtambi, nĩgũo tũtambi tũtũ tũtigakorwo tũkinyua maĩ mothe mũmera-inĩ ũyũ na ningĩ ũgakorwo ũkĩhoha, na rĩrĩa wahoha ndũkoragwo ũkĩendekana thoko-inĩ. O ho mũrĩmĩ nĩakoragwo akĩendekana kũhuhĩrĩria ndawa nĩguo mũmera ũyũ ndũgakorwo ũgĩcinwo nĩ mba, to rĩrĩa wacinwo nĩ mbaa ndũkoragwo ũkĩgũrwo rĩngĩ thoko-inĩ.

Haha mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona andũ ana. Na andũ aya arĩa maroneka nĩ ta marĩ handũ thoko-inĩ na nĩ thoko kaingĩ ya kwendia matunda. Andũ aya nĩ maroneka atatũ ao nĩ andũ marakorwo makĩgũra matunda na ũmwe wao nĩ mwendia wa matunda maya. Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa koguo nĩ kuga atĩ haha nĩ mbiacara ĩrathĩe na mbere na rĩrĩa mũndũ ũyũ arendia matunda wambere hihi no akorwo nĩwe ũmarĩmĩte kana agakorwo nĩwe atĩ agũrĩte kuma kũrĩ mũrĩmi ũrĩa ũrĩmĩte matunda maya mũgũnda-inĩ. Kaingĩ matunda marĩa ndĩrona ta marigũ makoragwo makĩoya kahinda ka mĩaka erĩ gũkorwo magĩkũra kuma rĩrĩa mahandwo na rĩrĩa magũkorwo makĩgethwo matwarwo thoko-inĩ. Oho nĩndĩrona mũndũ ũmwe ũnyitĩte, kana andũ erĩ macungwa. Macungwa nĩ makoragwo magĩkũra kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa na kwa ũguo no njuge matikoragwo makĩoya ihinda inene gũkorwo magĩkura, kuma rĩria wahanda na macungwa matikoragwo na wĩra mũingĩ rĩrĩa me mũgũnda-inĩ tondũ matikoragwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ mũno na nĩmakoragwo magĩkĩendeka mũno nĩ andũ kwa ũgũo rĩrĩa wamahanda nĩ makoragwo marĩ na agũri aingĩ na mbei yamo nĩ ĩgĩkoragwo mbei ĩrĩ o igũrũ, kwa ũguo mũrĩmi ũrĩa ũkoretwo akĩhanda macungwa ndakoragwo agĩthĩe hathara na kwa ũguo, no njĩre mũndũ ũrenda kwambia ũrĩmi akorwo akĩrora mũno kwambia na macungwa.

Mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona andũ aingĩ ona gũtuĩka nĩndĩramenya mũndũ ũyũ wĩ mbicainĩ haha nĩ governor wa gĩthumo ũrĩa wĩtagwo Professor Anyang Nyong na andũ aya kĩrĩa marakorwo magĩka nĩgũcunga mĩtĩ kana gũikia kura. Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata thĩiniĩ wa bũrũri wakwa kana gĩcigo gĩakwa nĩ tondũ othutha wa mĩaka ĩtano nĩtũkoragwo tũgĩcokera ũndũ ũyũ na ũndũ ũyũ tũwĩkaga nĩguo gũkorwo tũgĩcagũra atongoria arĩa megũthiĩ gũtũrũgamĩrĩra thirikari -inĩ, arĩa megũkorwo magĩthikĩrĩria maũndũ maitũ na arĩa megũkorwo thirikari itũ ĩkĩreha ũthii wana mbere thĩiniĩ wa gĩcigo kĩrĩa makorwo magĩcagũrwo nĩkĩo gĩcigo kĩrĩa megũkorwo magĩterera thĩiniĩ wa thirikari ĩrĩa megũkorwo macagũrĩtwo makĩrutĩra wĩra. Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno bũrũri -inĩ tondũ andũ a bũrũri nĩmakoragwo na kanya gagũkorwo magĩcagũra atongoria arĩa o mendete na ngoro yao na atongoria aya nĩo makoragwo magĩthiĩ gũthikĩrĩria mateta mao kana magakorwo makĩra thirikari maũndũ marĩa aruti kana aikari a icigo iria makoretwo magĩthurwa kana mangĩcagũrwo arĩa marenda. Na kwoguo atongoria aya nĩo mahotithagia thirikari ĩkoro ĩkĩhingia maũndũ marĩa ĩranĩire thĩiniĩ wa icigo irĩa andũ aya makoretwo magĩcagũrwo nĩ andũ agĩikarwo kĩu kĩao.

Mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona mũirĩtu ũmwe mũkenu mũno, ona gũtuĩka anyitĩte indo igĩrĩ na nĩcio thimũ na mahũa, kĩndũ kĩrĩa kaingĩ ĩngĩona kĩhũthĩkaga thikũ cia mwanya kana mambura ma mwanya no tuge nĩ mahũa, tondũ thimũ thiku ici cihũthĩkaga o mũthenya, na kwa ũguo mahũa nĩmo ingiuga kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩkĩgũrwo kana gĩkĩhũthika kaingĩ mambura-inĩ ma mwanya. Mahũa maya mahũa maya marĩa makoragwo magĩkoriũ icigo-inĩ mwanya mwanya mahũthĩkaga rĩrĩa andũ marenda kuonania wendo, na kwa ũguo rĩrĩa mũthuri kana mwanake arenda kũonia wendo harĩ mũirĩtu ũrĩa arakorwo akĩenda nĩakoragwo akĩgũra kana agĩtwa mahũa maya na agathĩe akamũtwarĩra na hihi mũirĩtu rĩrĩa etĩkĩra nĩ kũonania atĩ nĩakoretwo onake akĩenda mwanake ũcio. Ona ningĩ rĩrĩa kwĩna maũhiki mahũa maya nĩmakoragwo makĩhũthĩrwo kana andũ arĩa marakorwo makĩthiĩte maũhiki-inĩ macio . Oho mahũa maya nĩmahũthagĩrwo mathiko-inĩ, na rĩrĩa mũndũ arathĩe gũthikana kana ithandũku-inĩ nĩmaigagĩrĩrwo. O ningĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ndĩrona haha nĩ thimũ, na mũtambo ũyũ nĩũkoragwo ũkĩhũthĩka thĩiniĩ wa mũtũrĩre witu, na tũtingiuga atĩ ĩhũthĩkaga thĩiniĩ wa mambura mwanya, nĩ tondũ ihinda ríĩ rĩu thimũ nĩciatũĩkire kĩndũ gĩa gũkorwo tũkĩhũthĩra o mũthenya o mũthenya, na kwa ũguo thimũ ici nĩtũhũthagĩra kaingĩ harĩ ũkinyanĩria gũtũma mbeca na ni...

Haha, nĩ ndĩrakorwo ngĩona andũ erĩ , mũthuri na mũtumia. Na mũthuri ũyũ ngona atĩ nĩ arĩ na wathe, na wathe ũrĩa enagwo nĩ wathe nĩ gũkorwo atinĩtio kana atarĩ na magũrũ, hihi kumana na mũtino kana kumana na mũrimũ ũrĩa wĩtagwo wa polio. Mũrimu ũyũ, rĩrĩa waga gũthecwo njanjo nĩ ũkoragwo ũgĩkorwo na wathe na wathe ũyũ kaingĩ nĩ ukoragwo ũgĩtũma mũndũ agakorwo agĩtinio magũrũ. Mũthuri ũyũ oho, nĩ aronekana atĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũhoyahoyaga mbeca, kana arĩa metagwo beggars, nĩ kumana na gĩkombe gĩkĩ aigĩrĩire haha gĩtune kĩrĩa andũ makoragwo magĩikia mbeca. Tũgitigana na acio, kumana na mwĩhumbĩre wa mũtumia ũyũ ũrĩa ũturĩtie maru, nĩ ndĩrona nĩ mũruti wa wĩra wa kambuni ya ũkinyanĩria ĩrĩa twĩtaga Safaricom. Na haha mũtumia ũyũ nĩ aragĩkorwo hihi akĩandĩkithia mũthuri ũyũ kambuni-inĩ ĩyo yao ya ũkinyanĩria nĩgwo akorwo akĩamũkĩra kamũtambo karĩa karĩmũhotithagia gũkorwo akĩhũra thimu kana agĩkorwo agĩtũma mbeca. Oho, haha thĩ nĩ ndĩrakorwo ngĩona mũtambo wa thimũ na thimũ ĩno noyo mũtumia ũyũ anyitĩte. Kuonania atĩ rĩrĩa mũthuri ũyũ egũkorwo akĩandĩkithio kambuni-inĩ ĩno ya ũkinyanĩria egũkorwo agĩkĩra kamũtambo kau gake kanini thimũ-inĩ yake, na haha nĩ gegũkorwo gakĩmũhotithia gũkorwo akĩhũra thimũ kana agĩtuma ndũmĩrĩri kana ningĩ agĩkorwo akĩamũkĩra motungata ma mbeca na nĩmo ũtungata ũria twĩtaga M-Pesa.

Mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona andũ ngũrani ngũrani na andũ aya kĩrĩa marakorwo magĩka nĩ kũhanda kamũtĩ na kũmana na mbĩca ĩno nĩndĩrona nĩ kamũtĩ kamwe na kamũtĩ gaka gakoragwo gakĩhandwo mambura-inĩ mwanya nĩgwo andũ gũkorwo makĩririkania kaũndũ karĩa meka kana kaũndũ karĩa manakorwo magĩka, na rĩrĩa mũndũ ona mũtĩ ũyũ nĩagũkorwo akĩririkana ũndũ ũcio. Rita rĩa mbere gũkorwo ngĩka ũndũ ũyũ ndarĩ mwanake mũnini wa gĩthomo gĩa primary na twakoretwo twathĩĩ gũteithia ngavana wa county itũ gũkorwo akĩhingũra thibitarĩ njerũ ĩrĩa yakĩtwo gĩcigo-inĩ gitũ. Nĩguo kũririkana mũthenya ũyũ ngavana ũcio nĩakorirwo akĩhanda mũtĩ ũmwe na andũ arĩa marĩ nao nĩmakorirwo onao makĩnyita itemi harĩ kũhanda kamũtĩ kau. Kamũtĩ gaka karĩa kamwe kahandirwo gakorirwo gakĩhandwo hakuhĩ na thibitarĩ ũcio kana nyũmba ĩrĩa yakirwo ya thibitarĩ ũcio na rĩrĩa mũndũ acoka gũcera thibitarĩ-inĩ ũcio ona kamũtĩ gaka karĩa gakoragwo kandĩkĩtwo nũũ wakahandĩre na kahandirwo nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ mũndũ nĩakoragwo akĩmenya nũu wakorirwo akĩruta wĩra wa gwaka thibitarĩ ũcio na wakirwo rĩ na wahingũrirwo rĩ na hihi mũndũ ũcio atũmĩrire kĩgĩna gĩa thirikari kana nĩ mũndũ kĩũmbe wakorirwo agĩaka thibitarĩ ũcio. nĩundũ ũkoragwo wĩ wa gĩkeno mũno kũona atĩ.

Kĩrĩa ndĩrona mbica-inĩ ĩno, nĩ ndĩrona mũkawa wa goro. Na kĩrĩa kĩratũma njuge nĩ mũkawa wa goro nĩ kumana na andũ arĩa maikarĩte mũkawa-inĩ ũyũ. Tondũ nĩ ndĩrona andũ kana ageni a kuma nja wa bũrũri. Ningĩ, nĩ ndĩrona metha na itĩ irĩa ciigĩtwo mũkawa-inĩ kana nyũmba ĩno, nĩ itĩ cia goro. Ona ningĩ mũbangĩre wa irio kana thani irĩa cigũkorwo cigĩkĩrwo irio nĩ mũbangĩre ũkoragwo wĩ, wĩ mũbangĩre wa mwanya na kaingĩ ũhũthĩkaga marĩa twĩtaga ma njata ithano. Maya nĩ ma hoteri marĩa andũ arĩa mena mbeca mathiaga kũrĩra kuo nĩ tondũ motungata marĩa makoragwo makĩheanwo mahoteri maya nĩ makoragwo marĩ motungata ma goro. Na koguo ũtarĩ na mbeca ndũngĩhota gũkorwo ũgĩthiĩ kũheo ũtungata hoteri-inĩ ĩno. Oho kũringana na niĩ, nĩ ndĩrona andũ erĩ mekĩrĩte kana mehumbĩte mwĩhumbĩre ũhanaine. Gũkorwo atĩ aya nĩ andũ kana nĩ aruti a wĩra a hoteri ĩno na aya nĩ athuri aya erĩ ndĩrona mbica-inĩ ĩno. Mahoteri ta maya, nĩ makoragwo makĩandĩka andũ mawĩra na rĩrĩa wandĩkwo wĩra gũkũ, nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩhwo mbeca njega kana mũcara mwega. Na mũcara ũcio nĩ ũkũhotithagia gũkorwo ũkĩhingia mabataro mako ma o mũthenya marĩa ũrakorwo ũgĩbatara ma mbeca. Na kwa ũguo, ngauga nĩ ũndũ mwega gũkorwo gwakĩtwo nĩ ũndũ mwega.

Haha ndarora wega rĩ, nĩ ndĩrona andũ atatũ arĩa ere nĩ atumia agima na hena mwana ũmwe. No ningĩ nĩndĩrona hena mũtumia wĩkĩrĩte nguo ndune, na mũtumia ũyũ nĩ kwonekana agĩthima mwana ũyũ ĩ hihi akĩrora nĩ mũrimũ ũrĩkũ ũkoretwo ũkĩmũgũmĩra, na hihi nĩkwonania mũtumia ũyũ nĩ mũrigitani kana nĩ arĩa twĩtaga ndagĩtarĩ. Ona gũtwĩka nĩ maũndũ ma ũrigitani marakorwo magĩthiĩ na mbere haha rĩ, nĩ ndĩrona kumana na itĩ na rangi ũrĩa ũhakĩtwo nyũmba-inĩ ĩno, atĩ ĩno tithibitarĩ no hihi nanga ũrĩa thibitarĩ ikoragwo igĩtũma arigitani mathiĩ magatware motungata mao icagi-inĩ nĩguo makorwo magĩkuhĩrĩria andũ. Tondũ, kaingĩ thĩiniĩ wa gĩcigo kana icigo nyingĩ cia kĩbũrũri andũ nĩ metigagĩra kana nĩ monaga moritũ mũno gũkoro magĩthiĩ thibitarĩ marĩa makoragwo marĩ njĩra ndaya. Hihi magakĩona tondũ thibitarĩ nĩ ikĩrahĩrĩirie kũraihu matigũkorwo magĩthiĩ. Na kwa ũguo marĩgĩtarĩ magagĩkorwo magĩtwara mũtungata mao hakuhĩ na andũ arĩa matakoragwo makĩrĩ na thibitarĩ ciao hakuhĩ. Na ũndũ ũyũ kaingĩ nĩ ũteithagĩrĩria kũhonokia mĩoyo ya andũ aingĩ tondũ, hihi andũ aingĩ nĩ makoragwo thabarĩ ndaya magĩthiĩ mathibitarĩ marĩa makoragwo mekũraihu, na koguo, rĩrĩa motungata mao thibitarĩ marehwo hakuhĩ nao nĩmakoragwo magĩthiĩ kuona mandagĩtarĩ na magakorwo magĩtangĩkĩrwo na gũteithĩka, kũhonio na kũheo ndawa.